Tijni nikod nengo nikech en yo achiel mar kelo chiemo koluwore gi kaka ng'ato nyalo lose, mit ay to ochako kata pith mar alot, ma giko to nyalo kelo chiemo, ma nyithindo nyalo chamo kendo jok manie alwora nyalo chamo. Koro en tich malong'o manyalo kelo, manigi nengo ahinya e alwora. Okelo chiemo e yor pith mar alode, kendo oketo ler e alwora kabisa kabisa.

Ma en tich mineno gi wangí, e sama isepidho chiemoni, to imiye muda, kata ndalo moko mae olosore, ma koro otimo, ochopo sa maber monego bed ni koro ikaye. Koro kidhi, to en gima itimo gi lweti. Ichalo ka, ipudhe ok, ipudhe gi lweti, nikech, timake maber sama iywaye, nikech inyalo ywaye mi iture. Koro imake maber ma iwinj kimake kaka dang' imak njugu mar aepo kipudho. Ti ywaye maber, towuok maler e puodho. Itime e e line ka line mar mar puodho. Kata line ka line mane mikome. Tigolo maber, tiiko kamoro maber ma misepudho tikete. Kasto bedo maber kabisa nikech en chiemo.